Ndona ũndũ ta ũyũ, ndĩragia na meciria ma kĩririkano, nĩ amu nyũmba ĩno ya KICC, ĩrĩa niyo ĩroneka mũno haha, nĩ ĩmwe ya mĩako ĩrĩa ya tene ĩtanĩtio na mũtongoria ũria warĩ wa mbere bũrũri-inĩ wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Na nyũmba ĩno nĩyo yarĩ ndaihũ mũno hau kabere, ona gũtwika thaa ici nĩgũkĩgĩte na mĩako ĩngĩ mĩraihu, ta, thĩiniĩ wa mũciĩ wa Nairobi, no ĩno nĩyo yarĩ ĩria ndaihu mũno tene. Na nyũmba ĩno ona thaa ici ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka na mĩcemanio ya atongoria, na o ho arutwo nĩmathiaga gũcera gũthoma na ũhoro wa, kana ũndũire wa Kenya, oho na history ya Kenya, na oho andũ nĩ mathiaga kũhamba kũria igũrũ mũno, nĩguo ma makorwo makĩona ũthaka wa mũciĩ wa Nairobi. Nĩ tondũ nyũmba ĩno oho no ĩkoragwo ĩkĩheana mwonere mwega mũno wa muciĩ wa Nairobi, na andũ aingĩ nĩ makoragwo magĩthiĩ gũcera kũu, hamwe na arutwo, koguo nĩ nyũmba ikoragwo ĩkĩhũthĩka na kĩririkano.

Wa mbere ingĩkorwo na ngui, ũyũ nĩ ũndũ ũngĩngenia mũno. Nĩ tondũ nĩnyendete nyamũ. Na hakinya nĩ ũhoro wa gũceera nayo, mũno no njuge maita meerĩ o mũthenya. Marĩa nĩmo haswa ingĩkorwo ngĩthiĩ; kĩroko na hwaĩ-inĩ. Kĩroko ingĩkorwo ngĩthiĩ nayo mathaa ma kĩroko tene biũ. Tondũ nĩngoragwo ngĩrirĩria gũtembea kĩroko mũno rĩrĩa gũtarĩ na andũ. Rĩrĩa gũkirĩte, na kuo bado kũrĩ ona kũrĩ ona nduma nini kĩroko. Na ũndũ ũyũ nĩ ngoragwo ngĩtigĩra nĩ tondũ wa ũgitĩri, no ingĩkorwo na ngui no hote guthiĩ nayo gutembea. Koguo ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Hwaĩ-inĩ naguo, o ngĩthiĩ gũ take a nature walk ndingĩkorwo ngĩmĩtiga, ingĩkorwo ngĩthiĩ nayo hĩndĩ ciothe ndĩrathiĩ gũ take a nature walk. O mũthenya o mũthenya, na rĩu maita mau mangĩ thĩinĩ wa gatagatĩ wa mũthenya ngĩkorwo ngĩthiĩ gwĩka ũndũ na ũndũ, ndingĩkorwo ngĩmĩtiga ngĩthiĩ tuthabarĩ tũ nini.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata na ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha, ũyũ nĩ thumu ũraharĩrĩrio kumana na matigari ma irio, kana mahuti, kana mboga, kumana na nyũmba ya mũndũ kana compound ya mũndũ na rĩrĩa mũndũ arahota gũchokanĩrĩria indo ta ici, kana matigari ta maya nĩ magũkorwo magĩteithia kana nĩegũkorwo akĩhota kũrĩgĩrĩria gwĩkĩra gĩko marĩa matũrigicĩirie, na o ho akahota gũkorwo akĩharĩria thumu wake wakumana na mĩmera na matigari ta ma irio, na ũyũ nĩ thumu ũngĩkorwo wĩ wa bata mũno harĩ mũgũnda ona angĩkorwo ahandĩte ta nyeni, kana itũngũrũ ona korwo ti handũ hanene no akorwo agĩkĩhũthĩra thumu ta ũyũ ethondekire, na koguo agakorwo akĩhũthĩra organic manure handũ ha gũkorwo akĩgũra thumu ũrĩa ũkoragwo ũthondekeirwo kĩganda-inĩ.

Ũkuria na ũgethi wa mbamba nĩ kĩndũ gĩa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩ tondũ mbamba nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka maũndũ-inĩ maingĩ mũno, ma bata na ma kĩguni harĩ andũ a rũrĩrĩ. Mbamba ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka gũthondeka nguo. Nguo iria cithondekagwo kumana na mbamba nĩ nguo nyitu kanaa nguo cingĩikara, na nguo andũ mangĩhota gũtegemeera atĩ nĩ ĩkũmateithia. Oho nĩ ĩkoragwo ĩgĩthondeka mĩrĩngĩti ĩrĩa andũ mahũthagĩra kwĩhumbĩra. ĩgathondeka macuka ma ũrĩrĩ, ĩgathondeka pillow cia gũkomera. Na o ho mbamba nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka thĩinĩ wa mathibitarĩ. Mandagĩtarĩ nĩmakoragwo makĩhuthĩra mbamba thĩinĩ wa maũndũ marĩa mangĩkorwo magika magũcugurĩkĩra arũaru. Koguo no njuge ũkũria wa mbamba mũno mũno kwa wĩingĩ nĩwa kĩguni mũno kũrĩ rũrĩrĩ. Nĩ tondũ ona muno makĩria mbamba ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩendio kurĩ mabũrũrĩ mangĩ kana kũri county ingĩ. Na arĩmi magagĩkorwo makĩgunĩkana na kuma na ũkũria wa mbamba.

Kĩndũ gĩkĩ arĩkĩo noodles nĩ gĩa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ tondũ mũndũ angĩkorwo e mũhũtu kana ndarĩ na ũhotekeku wa kũruga irio nditũ kana irio nyingĩ gwa kahinda kau, no ahote gũkorwo akĩharĩria ici na citikoragwo cikĩoya mahinda maingĩ kana ndagĩka nyingĩ no kahinda kanini mũno mũndũ akaharĩria na akarĩa mbere ya aharĩrĩirie kũruga irio nditũ kana mbere ya ahotete kũruga kĩndũ kĩritũ oho nĩ kĩndũ gĩ cama, kwoguo mũndũ angĩenda gũkorwo akĩruga kĩndũ kĩa raithi na gĩa cama na njĩra ya raithi no aruge ici na nĩ kĩndũ kĩendetwo nginya nĩ ciana.

Ũrĩmi wa ngũrwe nĩ ũrimi wa bata harĩ mũrĩmi mwenyewe na harĩ andũ arĩa mamũrigicĩirie na harĩ bũrũri, nĩ tondũ wa mbere ngũrwe nĩkoragwo ĩkĩheana thumu, thumu ũkoragwo ũkĩhũthĩka mũgũnda-inĩ na gũkũria indo iria ingĩ cia ũrĩmi iria mũrĩmi akoragwo akĩendia kana kwongerera makĩria kũrĩa kũrĩ we kana kũrĩ arĩa mamũrigicĩirie, oho ngũrwe nĩkoragwo ĩkĩheana nyama na nyama ĩno nĩ gĩkoragwo ĩgĩteithia arĩa makoragwo makĩenda kũrĩa nyama cia ngũrwe, nĩ tondũ ti andũ othe makoragwo mendete kũrĩa aah na rĩrĩa cigũkorwo cikĩendio bado nĩ igĩteithia thĩinĩ wa ũkũria wa mwena wa ũrĩmi, na rĩrĩa mwena wa ũrĩmi ũrakũra niguo bũrũri ũrakũra. Aah na oho na rĩrĩa arĩmi mararĩma ngũrwe he bata magakorwo magĩcithondekera nyũmba njega na nyũmba theru na citarĩ na ũhehu nĩguo cigakorwo cigĩikara na ikahota gũkũra na njĩra ĩrĩa njega ĩrĩa yagĩrĩire, nĩguo rĩrĩa magatua gũciendia magakorwo mategũthia hathara tondũ ngũrwe ciao cigakorwo na ũgima mwega mwĩrĩ.

Wona ndarĩkia kũruga na kũrĩa, njoyaga matigari ma irio angĩkorwo harĩ namo matigara marĩa marabatara gũteo ngamate. Wona ndarĩkia kũmate ngoka gũthambia indo iria ciothe cingĩkorwo cihũthĩkĩte thĩini wa ũrugi na iria ciarĩrwo. Ngathambia ciothe ngatigĩrĩra hatirĩ ona kĩ gĩatigwo kĩna irio. Wona narĩkia gũthambia indo, ngathambia sink yakwa, ngamĩthambia na kanyamũ, kawaya, ngakahaka thabuni, ngakumutha ngatigĩrĩra hatirĩ particles cia irio kana maguta menyitĩrĩire sink inĩ yakwa. Wona ndarĩkia kũmĩkumutha ngamĩkamũra na ngacoka ngamĩniaria na gataurũ, ngatigĩrĩr nĩ theru, ndĩrĩ na maĩ na ndĩrĩ na irio citigarĩte. Wona ndarĩkia gwĩka ũguo njokaga rĩu ngambia gũthambia floor ya riko rĩakwa ni tondũ o nayo no ĩkorwo ĩgĩte irio, ĩgaitĩkĩrwo nĩ irio kana ikagĩa particles cia irio, maguta na ndingĩenda gũtiga irio citĩkĩte nĩ tondũ icio nĩcio cicokaga kũrehe tutambi ta nyenje tũrĩa tũkoragwo tũkĩgia mũndũ riko.

Ũtongoria ũtarĩ wa kĩhoto na ũnyitanĩru wa matũũra ndũngĩhota gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria ikundi itehotete nĩ tondũ ũcio nĩ ũtongoria ũtarĩ na wũiguano kana kĩhoto kũrĩ o mũndũ o wothe, kwoguo ikundi iria citehotete ona nĩcio cikoragwo cihinyĩrĩrĩkĩire mũno nĩ tondũ citigũkorwo ikĩheo kĩhoto o gĩothe, kwoguo ũtongoria ũtarĩ kĩhoto ndũngĩkorwo ũgĩteithia ona hanini, no gũkorirwo gũcenjia gũkorwo kwĩna gũthikanĩrĩria na kĩhoto na ũnyitanĩri wa andũ nĩguo ũkorwo ũkĩguna andũ othe mũno makĩria andũ marĩa marĩ ikundi-inĩ iria cingĩkorwo citekwĩhota no gũtarĩ na kĩhoto kana ũnyitanĩri wa andũ ũndũ ũcio ndũ ngĩkorwo ũgĩthiĩ na mbere kwoguo ũtongoria ũcio ndũngĩkorwo handũ ũngĩteithia.

Ũndũ ũrĩa wangenia haha na wangegia nĩ kwona mũcere ũgĩbangwo ĩmwe kwa ĩmwe kuma kĩganda-inĩ, ũyũ nĩ ũndũ mwerũ harĩ niĩ tondũ ndirĩ ndakorwo ngĩona kana ngakorwo handũ mũcere ũrahandwo mbagiti-inĩ na mũno mũno kuma kĩganda-inĩ kĩa ũharĩria wa mũcere, o tiga ũrĩa tũkĩonaga mũcere ũgĩbangwo kuma makonia-inĩ tũkĩgũra duka-inĩ, ũyũ nĩ ũndũ na nĩ ũndũ mwerũ maitho-inĩ makwa, aah oho nĩ ndakena nĩ tondũ nĩ ndona harĩ woigananu wa ũheanu wa mawĩra nĩ tondũ haha harĩ na aruti a wĩra a athuri na atumia , na kwoguo nĩ kwonania atĩ mĩeke ya mawĩra nĩ ĩrakorwo ĩkĩheo andũ othe kana andũ a mĩena yothe, athuri na atumia na ũcio nĩ ũndũ mwega mũno na ũcio nĩ ũthomi wa na mbere.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ tondũ , ũyũ nĩ mũtu wa ngima na andũ a rũrĩrĩ rwakwa nĩ mendete kũrĩa ngima kana nĩ irio ikoragwo ikĩrugwo mũno mũno mĩciĩ-inĩ mĩingĩ. Na mũtu ũyũ ũrendio duka-inĩ nene nĩ mũtu ũrĩa wa gũbangwo na rĩngĩ andũ nĩ makoragwo matarĩ na irio njiganu mũciĩ kana mbembe njiganu mũciĩ ta rĩrĩa mangĩhota gũtwara gĩthĩinĩ marutithie mũtu ũyũ ũngĩ aah, no rĩrĩa kwĩna mĩtu ta ĩno duka-inĩ andũ nĩ makoragwo makĩhota kũgũra na bado makahota gũkorwo makĩrĩa ngima okorwo nĩyo makwendaga kũrĩa na oroho andũ nĩ magũraga mangĩenda gũtukania mũtu wao wa kawaida ũrĩa methĩithĩrie na matukanie na ũyũ wa gũbangwo kwoguo gĩkĩ kĩndũ kĩega mũno thĩini wa rũrĩrĩ rwakwa, andũ nĩ mendete kũrĩa ngima.

Wambere, gĩkĩ nĩkĩganda kĩa makorobia, na gũkũ nĩkuo makorobia mambaga kũrehwo, marutwo mĩgũndainĩ ya arĩmi. Na ũndũ ũrĩa ũrathiĩ nambere haha, nĩ gũcagũra makorobia, na kũmabanga na kũmekĩra labels. Na ũndũ ũyũ ũrahanĩka, mbere ya makorobia maya macokete magatũmwo thokoinĩ cia nja, kana mbere ya macokete magatũmwo kwenderio andũ. Haha makorobia makoragwo makibangwo kũringana na wagĩrĩru wamo, na oho kũringana na ũnene kana ũnini wa wamo. Na oho kũringana na mũthemba wamo. Na rĩrĩa marabangwo ũguo, ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũgĩcangĩra mbei ya makorobia kana o ũrĩa ikorobia rĩgũkorwo rĩkĩendio. Na aya nĩ aruti wĩra kĩgandainĩ kĩrĩa marakorwo makĩruta wĩra ũyũ.

Wa mbere nĩ mwena wa thirikari ũrĩa ũkoragwo ũkĩrũgamĩrĩra maũndũ ma ũndũire na mĩikarĩre ya andũ, ũkorwo wĩ mũhari wa mbere kũnyita andũ guoko na kũhĩmbĩria ũndũire na andũ gũkorwo makĩiga indo cia ũndũire, no mahptithio gũkorwo makĩiga indo ici na njĩra ya gũthondekerwo handu harĩa o ndũrĩrĩ ĩngĩkorwo ĩkĩiga indo ciao cia ũndũire kana indo iria ikoragwo ikĩmaririkania ũndũire wao, cikaigwo o handũ o handũ ma andũ no makorwo magĩthiaga kũu kwona indo icio na gũthoma ũhoro wĩgie ndũrĩrĩ ndiganu, oho ũrĩa thirikari kana tũngĩhota kũnyitĩrĩra na kũhũmbĩria ndũrĩrĩ iria ingĩ, rĩrĩa mũthenya wa ũndũire ũrakũngũĩrwo o ndũrĩrĩ ĩgetĩkĩrio kwonania kana gũbundithania ũhoro wa ũndũire wao na kwonania indo ciao na magakorwo makonia andũ arĩa angĩ na kũmera ũrĩa makoragwo magĩka na indo icio ciao.

Wa mbere gĩkĩ nĩ kĩganda gĩa gũthondeka maguta ma kũruga na haha ndĩrona harĩ mĩtũngi no ĩkorwo ĩrĩ na maguta kana ĩkorwo ĩtarĩ no harĩ na arĩa maratarĩria ngwĩciria nĩ aruti wĩra a kĩganda gĩkĩ maratarĩria mũthũngũ ũyũ ũrĩa onake ngwĩciria okĩte gũthoma ũhoro wĩgie maguta maya, ũrĩa makoragwo magĩthondekwo kana ũrĩa kĩganda gĩkĩ gĩkĩrutaga wĩra, na andũ aya ngwĩciria marageria kũmũtarĩria ũrĩa mathondekaga maguta na ũrĩa macokaga kũmabanga na kũmekĩra mĩtũngi-ĩno na maũndũ marĩa makoragwo makĩgerera rĩngĩ mbere ya makoretwo makĩenderio andũ.

Haha mbica-inĩ ĩno harĩ na kĩganda ndĩrona gũkũ nĩ thĩinĩ wa kĩganda no ndongĩmenya nĩ gĩa ũthondeki wakĩ, niĩ ngĩrora ũguo nĩ ndĩrona haha hena andũ marathoma kana marerorera macini ici ngeciria nĩ aruti a wĩra kana andũ mokĩte tu gũthomithio, ũhoro wa ũrĩa kĩganda gĩkĩ gĩkoragwo gĩkĩruta wĩra, kana kũruta kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩrutĩra andũ, na na haha ngona ũrĩa tekinoronjĩ ĩkoretwo ĩrehete ũkũria wa maũndũ maingĩ, ũmwe wamo ũrĩ gũthondekithia iganda iria ikoragwo ikĩhũthĩka kũrutithia indo nyingĩ mũno iria ikoretwo cikĩhũthia mĩtũrĩre ya andũ, nĩ tondũ rĩrĩa kwĩna iganda iraruta kana iranengera andũ indo na njĩra ya raithi nĩ ikoragwo ikĩhũthia mĩtũrĩre ya andũ na oho iganda-inĩ ici nĩkuo andũ makoragwo makĩheo na wĩra aingĩ kwoguo kwĩna mĩeke ya mawĩra na ũkũria wa bũrũri mũnene mũno.